Rĩrĩa arĩmi mongerera indo ta thumu, tĩĩri ũkoragwo na wagĩrĩru mũingĩ. Nĩũnyitaga maĩ wega naũgakorwo na irio nyingĩ cia mĩmera. ũndũ ũcio nĩũteithagia mĩmera gũkũra na ihenya ĩkorwo na ũgima mwega mwĩrĩ na ĩgakorwo na magetha mega.

Arĩmi a nyanya makoragwo na mathĩna rĩrĩa mbura yathamia tĩri. Tĩri ũkoragwo ũtarĩ na hinya na nyanya itimeraga wega. Nĩguo kũrũgamia ũndũ ũyũ, arĩmi no mahande nyeki, mahumbĩre tĩri na mahuti momũ na mahande mĩtĩ mĩgũnda-inĩ. Ũndũ ũcio nĩ ☺ũteithagia tĩri gũikara ũrĩ mũrũmu.

Kũhũthĩra kĩndũgĩkĩ gĩkĩ, nĩndateithĩkire kũiga mbeca na kũheo rũni. Mũtaratara wao ndwarĩ mũritũ, na nĩ ndaheagwo ũteithio rĩrĩa ndoririe ciũria. ũndũ ũcio nĩwatũmire ngorwo, ũkorwo wĩ ũndũ mũhũthũ gũbanga indo ciakwa wega.

Nĩguo ũhote kũrera mbũkũ, nĩ ũrabatara kũmenya ũrĩa ũngĩaka kiugũ gĩtheru na kĩna ũgitĩri. Nomũhaka ũciheage irio njega ta nyeki, mboga na maaĩ matheru. Ningĩ nĩũrabatara kũmenya ũrĩa ũngĩcihe irĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ na ũrĩa ũngĩrũmbũiya twana twacio ũtheru nĩ kĩndũ gĩa bata mũno.

Andũ mahũthagĩra mborera kuuma mahuti maigũ tondũ nĩ njĩra ya ndũire na nĩ ĩheaga tĩri ũguni. Nĩ ĩteithagia mĩmera gũkũra wega na ndĩrĩ na thogora mũnene. Ningĩ nĩ ĩteithagia tĩri ũgacĩre o mwaka.

Nĩnyongagĩrĩra thumu, ũgethema na gũtũmĩra kemiko nyingĩ na ngahanda mĩmera ĩtiganĩte. Ningĩ nĩndoraga kana nĩkũrĩ na tũnyamũ tũrĩa tũthũkagia mĩmera na ngahumbĩra tĩri nĩguo wũikare wĩna maaĩ. Ũndũ ũcio nĩũtũmaga tĩri ũkorwo ũrĩ na ũgima mwega.

Andũ aingĩ mahũthagĩra thimũ kũrĩha, angĩ makahũthĩra mbeca na rĩmwe na rĩmwe andũ nĩmacenjanagia indo, kwa mũhuano, ũmwe akaheana mbembe nĩgetha aheo mboco.

Hena anake erĩ mehandũ mũgũnda, marathoa mbaũ na ĩronekana nĩ kĩndũ marenda gwaka, kĩndũ kĩnene, kĩndũ kĩrathiĩ kũhanana ta kiugũ na maratũmĩra mĩtĩ ĩtemangĩtwo.

Ndarora ndĩrona mũtumia kana mũrĩmi emũkenu mũno nĩũndũ wa magetha marĩa agethete. Nĩndĩrona mboga, nyeni naa mboga cia mĩthemba mĩingĩ. Akenete biũ nĩũndũ wa kũgetha mboga ciĩna ũgima mwega na mũgũnda-inĩ wake kwĩna mboga ingĩ bado cirakũra o hau.

Kumana na kũgũra ngari, bamĩrĩ yaku nĩ ĩkenaga mũno na ũtũro ũgakorwo wĩ mũhũthũ. No ũthiĩ thibitarĩ, thoko ona kana kanitha na ihenya mũno. Ningĩ ngari ĩyo nĩ ĩteithagia maũndu maingĩ ta wĩra-inĩ wa kũhanda, kana biacara.

Rĩrĩa ndĩna mahinda makwa ma kũhurũka nĩnyendete mũno gũkoma, ngakoma mathaa ta manana ngaigua ndaigania. Ningĩ nĩnyendete gwĩka ũtheru, ngahũra nguo ciakwa ciothe, ngathambia nyũmba na ngeka ũtheru wothe ũrĩa wĩgiĩire nyũmba. Ningĩ, nĩnyendaga gũthiĩ kũgeithia arata na kana rĩmwe ngatinda ngĩona thenema.

Maũndũ ma bata marĩa me haha, rĩambere nĩndĩrona kũndũ gũkũ kwĩna matunda maingĩ kwoguo kuonania nĩ kũndũ kuraga wega na nĩ kũndũ kwĩna irio cia kũigana. Ningĩ nĩndĩrona andũ mena biacara ciao tondũ haha nĩ thoko, nĩ kwendia marendia matunda maya. Ningĩ nĩndĩrona atumia meyũkĩrĩtie magecarĩria mbeca ciao.

Aca nditũmĩte marũa ma gũcaria kana kwerũhia marũa ma gũtwarithia ngari rũrenda-inĩ. ũũ nĩũndũ, ndirĩ na ngari ororĩu na ndirabanga kũra ngari ica ikuhĩ. No nĩnjũĩ atĩ mũtaratara ũrũmagĩrĩrwo wa kwerũhia gũtwarithia ngari rũrenda-inĩ nĩmũthũ, ũngĩhota kũrũmĩrĩra makinya macio wega.

Ĩĩ nĩngoretwo kũu, cionanagia mbica cia tene, mabaku na ng'ano cia tene cia bũrũri wa Kenya. Ningĩ, nowone indo na nguo cia ũndũire cia andũ a ndũrĩrĩ itiganĩte.

Ngĩthondeka mbanjeti nĩndoraga mbeca iria ndĩnacio, kĩrĩa njagĩrĩire kũhũthĩra, nakĩrĩa njagĩrĩirwo kũiga. Nĩndĩciragia ũhoro wa indo ta irio, mbeca cia cukuru, mbeca cia kũrĩha ngari, na mbeca cia ũrĩmi.

Angĩkorwo ndũkũhũthĩra fertilizer, tĩĩri noũkorwo ũtarĩ na ũgima mwega. Mĩmera yahota gũkũra kahara na ĩgakorwo na magetha matarĩ maingĩ. Fertilizer nĩĩtũmaga mĩmera ĩgĩe na hinya na ũgima mwega.

Andũ mahandaga ngano hĩndĩ ya mbura, maharagĩria mũgũnda, makaiga mbegũ citiganĩte na mageterera mbura. Rĩrĩa yambia gũkũra kana yakũra, nĩmarĩmagĩrĩra na mageterera yũme. Thutha ũcio, nĩmatinagia ngano ĩo, makamĩũmithia na makaruta, magacoka makeheria mĩmera ĩyo, ĩgethagwo nĩguo ĩtwarũo ĩgatuĩke mũtu.

Ciana ici, citibatairwo kwona terebebiceni hĩndĩ ĩrĩa mahetwo wĩra nĩ mwarimũ wao wa thukuru. Mambaga makarĩkia, marĩkia mageka wĩra wao wa kando ũrĩa ngũcoka ndore ũrĩa meka. Nyingĩ, hĩnĩ ĩrĩa matarĩ na na wĩra ũcio kana hĩndĩ ĩrĩa matarathiĩ cukuru, nĩndĩmatarag'ĩmathaa marĩa mabatarĩirwo kwona. Matingĩona terebiceni mũthenya mũgima, nomũhaka magĩe na mathaa ma gũthoma, mathaa ma gũthaka, mathaa ma gwĩka maũndũ mangĩ.

Ngwĩciria hau handũ nĩ handũ hakĩrĩu na hatarĩ na ũgwati. Nĩũteithio harĩ andũ arĩa mahũthagĩra nenda kana kandi. No, nohakorwo he haritũ harĩ mũndũ ũrĩa wĩna mbeca.

Hĩndĩ ĩmwe nĩndahũthĩrire mũhu, ngĩũtukania na biribiri nĩgetha kũnina tũtambi. Ndaitĩrĩire, ndaitĩrĩirie mahuti na ũndũ ũcio n'ĩwarutire wĩra wega na ũgĩtũma tũtambi tũrĩa twathũkagia mĩmera tũtige na ndiahũthĩrire chemical o yothe.

Macagũrire marĩhi makũgera rũrenda-inĩ, nĩgetha marĩhi mau makorwo memahũthũ, namaũgitĩri, namanaihenya. Nyingĩ, nĩiteithagia kũnyihanyihia ungumania, nakũiga rekodi iria cirĩonekanaga o wega.

Kũhũthĩra ng'enda, ndũngĩhota gũcenjia marĩtwa ĩmwe kwa ĩmwe.No, noĩgũteithie kũgĩa na ũhoro. Noũrie kĩama kĩa thirikari kana ũthuthurie ũhoro ũrĩa ũrĩ ng'enda-inĩ cia thirikari, nĩguo wone ũrĩa ũngĩka.

Ũthiĩ thĩiniĩ wa Lipa na Mpesa, ũthure Pochi na Mpesa, arabu nĩũkwandĩka nambaa ya thimũ ya mũndũ ũr'ĩa ũrarĩha. Ningĩ nĩũkwandĩka mũigana wambeca iria ũbataire kũrĩha, arabu wandĩke namba yaku ya thiri. Ũgacoka ũkaheo ndũmĩrĩri ya kũmenyithia atĩ nĩwarĩkia kũrĩha.

ĩĩ nĩndĩrarikana na nĩndakenete mũno, no nĩndaiguaga kagwoya hanini. Gatarũ kau nĩgathiaga owega. Ndaririkana nĩndehumbire nguo cia kũhonokia andũ nangĩikara thĩĩ itarĩ na gwoya. Thutha wa ndagĩka ciganona, ngĩigua ndĩna ũgitĩri na ngĩigua ngenete ngĩroragĩra marĩa marigicĩirie.

ĩĩ nĩngeretie. Kũgũra indo, kũgũra indo intaneti-inĩ nĩkũhũthũ nagũtiteaga mahinda. No, rĩmwe na rĩmwe , indo iria ũrona, itihanaine. No, thĩiniĩ wa nduka, mbere ya mũndũ kũgũra kĩndũ, nĩakĩonaga na agacoka agakĩhutia.

Maũndũ ma bata haha, ndĩrona nyũmba ciakĩtwo cirĩ ndaihu cigathakaria kũndũ gũkũ na cigakenia maitho. Nyingĩ nĩndĩrona mĩtĩ, mĩtĩ ĩhandĩtwo, kuogwo ĩkarehe rĩera rĩtheru, nyingĩ nĩndĩrona barabara, barabara ĩihũrĩte ngari, kwonania kĩu nĩkĩndũ gĩa bata kũndũ gũkũ.

Njigaga gĩko gĩothe handũ hamwe, ta handũ ta kĩrima kana gatoo gagũikia gĩko. Nyingĩ, ngacina gĩkĩ gĩothe kĩria nĩ gĩkĩũmũ, na gĩko kĩrĩa kĩngĩbutha nĩ ndĩgĩthikaga ta, indo ta irio iria ciatigarĩte.

Andũ nĩmagũraga irio ta mboga, mũtu, cukari na iriia. Indo icio nĩirabatarania o mũthenya harĩ kũruga na kũhe bamĩrĩ yaku irio. Kuoguo, irio nĩcio cigũragwo mũno gĩcigo-inĩ gĩakwa.

Rĩmwe na rĩmwe, rũrenda rwa E-Citizen, rũkoragwo na kahora gakũruta wĩra kana rĩmwe rũrenda rũrũ rũkarega kũhingũka. Rĩmwe na rĩmwe, kũrĩha nĩkũremekaga kana rũrenda rũrũ rwa, rũrenda rũu rũgacererwo gũtũma ndũmĩrĩri.

Mbara cia bamĩrĩ ciumanaga na mathĩna ma mbeca, kwaganĩra gĩtĩyo, kwaga kwaranĩria wega kana kũnyua njohi mũno. Rĩmwe na rĩmwe andũ matiĩtĩkanagĩria harĩ ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũrera ciana ciao, kana hĩndĩ ĩrĩa mararũtithania wĩra hamwe kũrĩa mũciĩ.

Haha nĩmwana araria na mamu wao. Mamu wao nĩaramwandĩkĩire ndũmĩrĩri akĩmũria rĩtwa rĩa thenema ĩrĩa monaga na baba wao wiki ĩrĩa ĩrahĩtũkĩte. Nake mwana wake akamwĩra, nĩkĩ aramũnegenera. Nyingĩ mami wao akamwĩra ndaranegena no nokwandĩka arandĩka ndũmĩrĩri tondũ arenda kũmenya. Nyingĩ mwana wake akamwĩra, amũhũrĩre tu.

Nondirikane kwa ũraihu rita rĩambere gwĩka ũũ. Na ndaririkana ndarĩ mwana mwĩtigĩri kwoguo ndiarĩ na wendi wa kũina tacio angĩ. Norĩrĩa ndonire ciana ciothe nĩkũina ciraina, nani ngĩambia kũina, ngĩambia kũgia na hinya ũcio wanginya kwaria na gũtheka na ciana icio ingĩ.

Ũndũ ũyũ wĩbata harĩ ũkui-inĩ nĩũndũ wa hĩndĩ ĩrĩa ũkuĩte kĩndũ kĩritũ kana hĩndĩ ĩrĩa ũrenda gũthiĩ handũ haraihu, nĩwoyaga andũ aya a nduthi na magagũkinyia o wega. Kuogwo, nduthi cibata harĩ rũrĩrĩ ruitũ ũndũ nicitũteithagia, nicitũteithagia ũkui-inĩ handũ harĩa nginya ngari icio ingĩ citangĩhota gũkinya.